Ici nĩ noti kana mbeca iria ihũthagĩrwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ici nĩ mbeca iria cikoragwo na mĩthemba ya maratathi. Twambia nambere, hena noti ya ciringi fifty, nĩ ya rangi wa pink. Oho nĩ tũrona igana, magana matato, magana merĩ na mũico mũico tũkona ngiri, ĩrĩa ĩkoragwo ĩnene mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Oho nĩ tũrona thĩinĩ wa mbica ici ciothe cicoretwo bũrũri, mũtongoria wa bũrũri wa mbere Mzee Jomo Kenyatta.